Bo kamanut baetab ngokenik amu kinyorune mayaik, ye kialda mayaik konyoru chito rabiisiek chetoretekei eng sobenyi, mayaik kora kobo kamanut amu teche borta ak kokimiti kowek, imuchi kora iip mayaik duket asikewolun ak kiit ne imoche yo metinye chepkondok, bendab ngokyet kenyorune proteins che techei borta kiboisie panye choto ne koto ngweek imuchi iamde kimnyet anan ko muchelek, baetab ngokaik kokochin chito konyor boisiet akoistoegei boisionik alak che yaachen kou chorset anan ko eisetab maiywek.

Chuu ko nchirenik chekakenam en oinet, asikenam injirenik kii kowirchin bik netit nekinomen injirenik beek orit yeityoo kewirji omitwoki chekure inchirenik choton kobwa koam ye omishe kongus bik netit en chikinet ak keisto en beek, nkomong en beek inchirenik komeitos yekokosoyoo kiinde injireni choton kitonkok ak kerat komie asikeib koba siret nekioldoen.

Chu ko logoekap ndimuk. Ndimuk kenyorjin korenyo ak keomei amu techei borto. Tinyei vitamin C chebo barak chetektoi borto asimonyor mionwogik atkan tugul. Kiboisie kora beekap ndimuk kichuchuch mwanik chemi borto chemobo komonut ak kinyoee tung'wek. Imuchi ing'aa pertetap ndimuk ak iboisie ichope tuguk cheu mandasiat ana ko amitwogik alak asikotes anyinyindo. Ndimuchotok kora kenyorune rabisiek yekakialda.

Ni ko traktait ne kibote mbaret mising ko eng kolsetab nganuk, traktaini kotinye mokombet netinye kelek chechang che ngatipen, kele choto kotile ak kotue nyungunyeek cheechen asi kowiswisitu, nito konyumnyumi kolset ako toreti asi korut kesweek eng chokchinet, kiboisie traktaini mising eng mbaret ne ruot ak komamite koik, yekakobata boisioni kinem mokombet noto ak kewal kinde ake ne kolse ak kotup kesweek.

Eng kokwenyu kekole bandek keboisie mokombet, netai ko keal kesweek ak katoldoiwek, nerubei ko ketem mbaret asi keisto timdo, yaityo kibat mbaret keboisie mokombet, ye kiboti keisto ketik anan ko koik keboisie eut, nerubei ko kebal keringonik ak kinde katoldoiwek, yeityo kewirchi kesweekab bandek keringenotok ak ketup keboisie mokombet anan ko kelyek.

Chu ko sokekab miraa, boisie biik chechang miraa asi manam ruondo koyoi boisionikwak chebo kamanut kou ko kweryei garisiek, ngeboisie miraa eng kasarta ne koi ii, kokonu kaimutik cheterter kou kabetetab rubet ak wirenetab moet neikochin chito koesio kwamis, biretab muguleldo eng chokchinet kosir ii ak seliatab kutit, ikochin chito kora kotiegei miraa eng betut age tugul ii, amu memuchi kotebi ama am miraa, nito koyoe chito kobet rabiinik chechang eng alisietab miraa.

Kolsetab minutik cheterter eng mbaret akenge kobo kamanut amu toreti kabotindet konyor amitwogik che terter, imuchi inyoru bandeek che kingoe asi kenyor beek chebo kimnyet, inyoru kora ngweek che kiamdoi kimnyet, toreti nito kora iboisie mbaret ne kitikin eng kesisiet ne oo, toreti ripsetab nyungunyek, toreti minutik che matinye ketik che kimen konyor ole lonye asi konyor asista ne yome, eng kolsoni kora keboisie katoldolwek che ngering.

Chamgei Chebet, oyee kikoek keny amakituye, kiwe ano ye kingepesie eng university, tos kinyoru boisiet, ineti sukulit nemi anoo , kikurenee sukulit noto, imenye ano eng Nairobi, itinye lakok atak, murenik anan tipik? Chamegei lakochoto ak kwaningwai, chamegei kamengung? Amache kechop betut sikepe ipkekat kamengung tuwai komabek kenyini. Abaibai amun kangelal tuwai, saisere siketuiye betunoto. Amakun betut nemnyee.

Poishetab benkishek eng simuit ko kararan amu imuchi inomu robinik eng sait agetukul, ak eng betut agetugul. Benkishek chun alak ko boishei mising eng beet ak kerotin eng kemboi. Mite kora betushek che magiyate benki choto. Benki kap simuit kora kotile ropishek che ng'ering ye inomu anan iyoktoi ropishek. Imuchi kora inyoru pesendo, eng benkitap simuit eng' chokchinet kosiir nebo benkishek alak che mache tuguk chechang inyoru besendo eng chokchine kosir benkishek alak che machei tuguk che chang si nyoru besendo. Toreti kora asiliban kiboitiniguk eng chokchinet amu iyokchini robishek ko ba simuishek kwaak.

Chu ko notishek chepo eleput akenke. Rapiinichutok, imuchi iboishe eng oratinwek cheterter. Rapiinichu imuchi ialishe eng tuguk cheimokchinikei kou amitwokik anan ko ngoroik. Imuchi kora ilipane kot neiminye. Imuchi ikoite eng kanisa kou kayumanik. Rapiinichu kora, keboishe keliponi kiboitinik cheyoun boishet eng kong'ung. Kiboishe kora kelipone fees eng sukul. Imuchi inyoru rapiishechu eng ortinwek chechang kou melekto yekakiyachi chi boishet anan lipanet nepo kila arawa yoiyochini boishet serikalit. Imuchi inyoru kora kokealde tuguk chepo mung'aret anan yekesom chito anan isom benkit aketukul.

Hello ngo nekengololi tuwai, ooh chamgei Mr director, kamabwatini ale inye ne apiruun simoit, kamache apirchi kamenyu simoit, abwati ale kachilil nambarit agenge anan ko aeng apiruun nakatapirchin inendet. Kaikai nyoiwa kat maketiniee lelutiet noto konyil ake. Kongoi amun kaikasa ak kinyoiwa kaat. Ngamakun betut nemie.

Nii ko ofisit ab sukuli ab barak nebo kabarak, okere kipoitinik chebo sukulit noton kotoreti kipsomaninik koyoe admission yoe chii aketuku admission yemoche kochut ak kosoman en sukulit noton bo komonut boishoni amun toreti kipsomaninik konyor toretet en offisit aketukul anan ko department aketukul amun yekakikonor tukuk ab kipsomaniat aketukul kokojin nambarit nyin ne inegen toreti nambarit noton asimochut chii aketutuk ak koyai tukul chemokororon, toreti kosomaninik koraa komuch kosom besendo nebo help, toreti koraa kipsomaninik konai kiit nekimoken en sukulit noton.

Huduma center kopo komanut eng kokwenyo amu imuchi inyorune taretet aketukul nepo ofisishekap serikalit. Kararan amu kikotoret biik simakopendi ako Nairobi kocheng'ati taretetap eng ofisishekap serikalit. Imuchi inyoru kibandeng'ung eng huduma center ko iibe kipandet nelel anan ko inyoru ake yekabet nekitai. Imuchi kora inyoru leshenit nepo karit aketukul. Nkimoche passport anan ko visa inyorune yuto kora. Yoimoche itau mung'aret inyoru registration eng yuto. Tareti kipsomaninik konyor HELB loan eng chokchinet ak kotareti kora biik chemi chamait koyai registration neng'wa nepo kurupit.

Ni ko ofisit nebo mungaret, ageere toek chekaruitochi ofisini, toku kele kabaibaincin toek kibaitiot nebo ofisini. Boiboien akiche toek amun tokset nekararan nekanyor, nitok konetech kole yo iyoe boiseit age tugul eng ofis komakat itinyei kabarunet nekararan neiboiboiti toek asikonguus kastomaek chechang. nitok kotoreti kotestai mungaret komnye. Makat itaach toek eng boiboiyet, ngalalchi kastomaek eng mutyonet ak eng nyikanatet, ilach ingoraik chebo tekisto ako tililen, iyankei asikopit koyanin akiche kastomaekuk.